Eletos onyorchini eeh mashinishek anan boishetab moshinishek kot mising kenyorchin factorishek che echen chebo chaik, kora mashinishek alak chekinyorchin elekichoben kengoen chaik chekichoben cheko ak elekichoben mashinishek alak cheimuche koyai kasit koik roisi kou okot karrishek chubole oreet kechobe en oldake ak keib, kot mising moshinishechu kenyorchin emeotinwekab sang ak ko kimuche keib kot koit emenyon nyokechob kot keboishen ak kokonech eeh rabinik chechang kot mising ak koik roisi kasishek chekeyoe, kouu nguni mashinit nebute chaik ko toreti biik mising amun nyumnyume en boishenyin en butetab chaik kobute kochokyin.

En keny kokimoe kokorom kot missing en neranik ak lagok chemengech kabilet age, ngeker inguni ak chekibo keny koo kikolkol kasit kabisa kibore keker en keny kikorom kimo kiloche oot ngoroik, kisomis ngoroik chekibo keny mouu nebo inguni, so en kasari ko kokonyumnyum serikalit ak atebeta nguni ko kokokaranit en lagok akosich kong'omekitu lagok, en nguni koboiboenjin neranik atebetab kasari kosir nekibo keny ngamun kere konyumnyumchin boisionik ak atebetab nguni, tos ngunon en neranik any kokere koboiboenjin ngamun en keny kokibendi tibiik tum ko en kasari komekobendii kokikinyumnyumchi ngunon lakok chetibiik ko kikokaranit noton akosomoso lagok, en keny kokimokomii somanet, so en nguni kokokaranit kasit konyumnyumit kit agetugul en bororienyon.

Kaimutyet inguni neo ako nekorom ako kolkol kabza en ripset ab rabisiek chekuk anan chemi mobugeng'ung anan loleng'ung, ko en inguni rabisiek cheiboti en eung'ung anan ko chetinye en mobugeng'ung ko moe komi koimutyet amun moibur en elekaran kosir yomi simoing'ung anan yon kende benging'ung nebo KCB anan ko benkit age agetugul nenekitchin okinyeen inguni, ko koimutyet noton neo ngamun iniibote rabisiekuk en eut koimuch kebarin anan kesetyin biik kemoi ak koibenin rabisiekuk cheketinye en kong'ung, ko tos noton koimutyet neo kabisa neibchin biik ab bororyet, ko en inguni kogogonyumnyum biik konde rabisiekwak benki anan kogonor rabisiekwak en simoisyekwak sikonyumnyum kolkolindab biik ab emeet ngamun biik chechang' komaboiboenjin itinye rabisiek anan kogerjin itinye rabisiek en mogubet, ko tos noton nekolkol en ingunon.

Boishonik chegonu kotab aisirut nemi soet ko boishonnikab eungung cheu temishet anan itinye maran ko ioldoi kii en tukengung siko sisich rabishek ngunoon anan ko boishet akee netos konu aisirut nemi soet ko kou yoon iboe tukaa anan ko yoon iboe tukaa sialde cheko koba kombunishek cheterterchin, ko en ingunon any yoon kaibai teta sioldechi cheko biikab factory ko chokunen rabishekuk en ingunon, boishet akee ko toos yoon iyoe mungarengung maran en taon anan ko tukoshek chenekityin okinye kouu maran ioldoi biasinik anan ioldoi subunishek chon kichobe kouu cheu chon kichobe sikiunen koot, kechobe chetos kouu chon kisoploeni kobaa sukulishek chechang en emenyon, kotos boishonik cheuchon ko kokonu kotab aisirut nemi soet ak kowal atebetab biik chechang nguon sikongomekitu biik.

Oratinwek chetos acham anam ngunon ko oratinwek chebo boishenyun boishetab eunekyuk anan ko boishetab okilinyun kouu ngunon amuche atemis ak aalde minutikyuk oldechi biik alak chemotinye ngunon en kasarato, kouu en ngunon nguni kochang tukuk chemii mbar anan ko tukuk chemii nguni ko tukuk chemii mbar kouu bandek ak ngendek ngunon kotos boishetab eunyun ngunon ak achome noton ngamun chokunen tukuk cheuu rabishek ak kokonono ngomnotet akonor situn oldechi yoon motinye bii chechang ak aalde kobaa sukulishek chenekityin ak ko toos en noton kokonon tukuk chechang amakonon awone ngunon tukuk cheuu rubet ak otoret biik chechang en kokwenyun akochi ngunon ak okochi ngomnotet ak asir ngunon inyokoyoiwon kasinoton en sait nenyolunot ak ko sikorut minuti choton en araka araka anan konyorchike tukuk cheu mbolea en kasarta nenyolunot, kotos ngunon oratinwek cheu choton ko kararan ingunon en sobetab chii.

Rabishechu ngunon ko rabishek chekiboishen en benkishek chechang en ngwonduni kouu rabishek chu ngunon keboishen kimuch kekonor chii aketukul en benki situn koboishen kasarta akee nenyone nemakai konai chii kolee toos uii kasaraton anan kararan kasaraton, kot ko kelchin neunoton en chii nechome kokonor rabishechu koboishe sana sana koboishe ngunon en benkishek chechang, rabishechu ngunono keboishen en benki ki investen ngunon ak tun badae keboishen, nyokocher chii aketukul ak koboishen en oratinwek cheterterchin, akot kouu mara tun inguno koboishen ak koyaat maendeleo chechik en taban ko kokosibto sobetab chii en komosto akee akoi akee kotos kararan noton en boishetab rabishechu kobois en kasarta nenyolunot ak ko eng kasarta konyumnyumchi chii kasarta nekararan kora en sait noton.

Ele tos yobuu ngomnotosiek ak konetutik chebo temishechu netaa akobo temimishoshekyuk ko ele yobuu ngomnotenyun ko netaa ko kiyob kitabushekab sukul che kyasoman nebo oeng ko choronok chechug che igere temishe onyoru konetushishoshek akobo temishet. Ako kin ko onyoru konetushishoshek kobun choronokyuk alak ak alak ko toreton missing kot anam aganee otemishe ak abai tuguk che uu ngogenik, tuga. Ko tugul ko toreton kot missing en boisionik chebo konyun chebo logokyuk che asomesonen lagok ako kitoreton koraa kotaalen mbaret eee kotan somesanen lagok ako omwoe kongoi